Ore ena bae nadolita tene naa katodua ajo olchoni ale naa, neitainyoki enkerr naidipaki aatudung' neaku keyai taata aibik enkolong etoiyo, naa keitumiyai naa te mbaa kumok oleng, amu keidimi aitumiyai atepetai anaa matress ,ekeidimi aatimir, keidim aisadia ltungana oleng tombaa naitobiri ntoki naji enkilani, eitibireki si nkamuka, neaku eretisho ana toki oleng netaa mbae emaana oleng teatua naa kulo maasai egira aisadia ltunganak ashu olosho te lulungata.

Ore taata adolta entoki tene naa entoki lng'anayo yeloti anaa palm oil nss lng'anayo sidai oleng etaretishe teatua losho neat etulak laramatak asho launok lenye neitai ilata neton naake eisaidia ltunganak te yerare, nesaidia naa peitobiri kule tokitin sidain naidim losho aitumiakeidimi sii awata nkopi eboo aatimir sidain naa naaein olosho amu kemiri too ndolai neilepunye naa ushumi e loshoo te lulungata.

Kadolita naa nanu intare aina oldopas ,ore kuna tare naa etaa enbaye enaretisho oleng tiatua enkop olmaasai amu ore entoki edukuya naa keidim laramatak aatimir inkiri netum iropiyiani naasie ntokitin kumok naaijo naa alakie school fees, netum endaa naaya anaake tr nkangitie, netum entoi naishopore, entoki nabaare, ore si kuna kirii okun tokin naa keidimi aatimir enkopi eboo, etii ninye enkopi eboo naa keyau kuna iropiyiani atua oloshoo naa keimprove naa ashu eilepunye imbaa naaijo naa ena uchumi te loshoo, neaku embaa naretisho oleng ana tolomisoi lolmaasai naa ore ntare naaijo kun kumok adalili naa ajo kedupo oltungani ashu keeta iropoyiani kumok.

Ore esiaai naipirita enkiremore eibelekenye oleng te loshoo ashu te dunia msima mee te nkopanga ake naa ore entoki naisababisha oleng naa etodoiye esiaai enkiremore ajosii nanu piilo aitereu naa tengaraki naa neibelekenye esiaai e loing'ang'e aa climate change mekure etumi inchan enaapa neremisho ltunganak aitobiraki, eewuo sii nmkatitin nado yoo uchumi oleng neaku mekure etum ltunganak iropiyiani sidain naatumoki naa airemisho teneinyang'u fertilizer enepik ltunganak lchambai metuunisho, neaku etaa ngolikinot kumok olenge naeawua ena siaai natalaki naa esiaai enchan ashu anaa ropiyiani aa nkatitin naatogolito uchumi ninche naeutua iropishana esiaai metadoi oleng te olosho sapuk oleng haswa si naa ninye te nkop naing'uaa nanu

Ore iniyeu nitobir naa idumu ake inkiri inonok ninyang'u te lduka nkirri sidain nintuku te nkare sidai nairewua ore piindip ningoru emoti sidai sapuk enya ,nidung'dung'oki ekitunguu nidung'oki inyanya, nipik ntoki naji royco aa spices, ore piindip atipika ina toki nicho metanagasa aaku ldakikani tomon metangasa naa kitungu aku tenebo olnyanya ninkoroga aitobiraki ,iyolo piidnip nibukoki inkiri inonok ine weji nincho ldakikani imiet metangasa nkiri aaku peneu ,ore piidipnidungoki ngoshen inonok ine weji ninkorong aitobiraki nipik shumpi, nincho ldakikani tomon o imiet meinyaaki ngoshen aaku ,ore piindip nipiki nkiti supu nichil si ienaa keichamu shumbi aitobiraki, iyolo piindip ainguraa anaa keishamu shumbi nincho ldakikani imiet meteyarai ake peneu aitoki, ore piindip naa keaku eoo inakata ana daa ino niindim sii ainosie ana daa lgali chapati entoki naji emiinji enya ana toki oleng tinijo alo aing'orr.

Iyolo te nkaina aai ekideinye naa kadolita naa ajo iloshoro ale aina e oloshoro le olekembe oyereki naa aitumiya enkumaa nayereki oloshoro, nww ore inintibir ina naa idumu olkikombe lino nimuk nipik isufuria nincho naa meitootua nincho oldakikani tomon meitootua ,iyolo peidip aitootua ina are ino nibukoki naa ina kurumwa ino oloikembe enabaa naa anaa kaeyeu nipik, ning'plng'ol oeneu nintoki aicho ldakikani tomon meinyaaki aku kidogo, iyolo peoku paa eidipa naa atipika ldakikani tomon neitootua neo nipik inkiti isukari aitabaki naake eweji neishaa ,iyolo piindip nidotu naa nincho ltunganak, ore te nkainai etetene naa kadolita ajo osito kulo kutiti oibuar naaijo naa etooshoki te nkop naa kadolita ajo ore pintibir naa idumu kulo soito oibuar naa nitanditanda aoshie te ntoki nitooshie ,ore piindip atoosho naa indim naake atipika noshi toki naji siever peetumoki aitayu nenia tokitin kutiti naa neja ake eikunakini nkitobirata ena toki.

Aiya naa enikintobir naa siai naa ijo ekishun naapuku enkare aya atua aitubulu, ore ningas aas ningas aing'oru enkare sidai ningas aing'oru weji natii enkare sidai piitumoki naake pimiishu naa enkare, ore enkae toki niyeu naa idumu enkiti carton ino nipik nkiti kulupok aitibir entoki naji nursery ore piindip atipika ina nursery ine weji nipik naa nkaitubul inono polepole one by one apik ine weji, nipik ntoki naji fertiliser ore piindip nilo soko ino ning'oru naa lkuti paipi ning'oru oltungani naa oota eng'eno ena siai e plumbing pelotu oitobirai kulo paipi peetumoki naa aikonekta o nkare te abori tene neya anaare aikonekt naa tenebo o kuna kulupok teshumata eitereu naa ore peidip paa keaku naa kejing'ita alotu aitubulu naa keisaidia naa peye etumoki atubulu aikoja

Yiolo eunore oo ilpaek te murua naing`uaa nanu netaa embae e maana oleng. Amu etaa taa ninye egira iltung`anak kumok tenkop nalulung`a aajing`aki aajo mataas. Netaa embae naretisho oleng amu tening`orr ore ninye ning`or ilpaek netaarayie esumash pii tiatua nkuapi ang. Eilepunyie naa uchumi oo iltung`anak amu etaa ketumi en`daa nanya iltung`anak neetae esumash naelepunyie sii uchumi oo iltung`anak tiatua olosho. Ore too lairemok netaa embae naretisho oleng amu idol ajo kirem ilairemok en`daa to losho netum sii aatimrr kulo paek aatimiraki sirkali nemiraki sii nkampunini sapukin. Yiolo kuna ampunini nisho iltung`anak irropiyiani, naa embae naa naisaidia olorere amu ketumoki aatimirr ntokitin nainyiang`unyie en`daa, nepuo isipitalini neilepunyie sii naa orkishopie lenye . Niaku embae naa naretisho oleng.

Netipat amuu ore kuna aitubuluu yeloti anaa weeds ashu kuna tokitin oshi naapuroki olchamba naa ntokitin kuna naapo aitanyamal eunore tiatua olchamba amu ore entohi edukuya naa keinyalaki naa empukunoto oondaki too lchambai, neaku emitiki indaki ebulu aitobiraki amuu ore enkare teneibung' enadaa naa kei compete onkolong nemitiki naa endaki ebaki olpaek asho mposho ebaki enkolong aitobiraki nemitiki eok enkare aitobiraki, amu kegira naa aang'ar enkare pookin, nemitiki sii naa etum entoki naijo naa nutrient naaretu inkulupok naisaidia naa kuna aitubulu metubulu, neaku etaa naa ntokitin naagira aisumbuaa oleng ajo sii nanu pilo aitereu naa eunore olchambai, neaku embaye emaana oleng peyir eitaiyuni nena tokitin to lchamba peyie etum naa ilopeny lchamba anoto ntoki sidai, netum naaa indaaa aitubulu aitobiraki neaku kenare oleng peiye eiteyuni kuna tokitin te lchamba pemeitoki naa ainyalaki eunore olchamba ashu inkaitubulu ebulu aitobiraki.

Netipat oleng paanya entoki naijo amu tening'or kadolita ajo ketii eshai ene weji nabore enkikombe, kadolita naa ovacado etii eneweji, adolita naaijo ngoshen olkokoyo tende tenebo naa oniijo nkutii nkiri. Ore pee enemaana ppinya indaa nijo ena naa endaa ena naji balance amu ketii impukunot pookin ondaki, ketii carbohydrates, ketii aina entoki naji ovacado naa vitamins nena, ketii aina oonkiri naa proteins, ketii sii entoki naijo naa ngoshen oolkokoyo ashu sweet potato naa carbohydrate neaku keibalance osesen neret naa ltunganak peyie eidiim aateshet sesen aitobiraki nepaashare ntokitin naijo moyaritin nemeret osesen leltungani.

Ing'oru ake iltungani inkaitubulu oo ngoshen inonok, niturr lmitaro aitobiraki, ore piindip atuturo lmutaro lino aitobiraki ,nipik naa kuna aitubulu inonok ongoshen duo naa nieuo, iyolo piindip atea kuna aitubulu oo ngoshen ,enare oshi nipik oltungani nkutii fertilizer aunie ngoshen inonok, ore piindip ning'oru weji sidai natii enkare, ninkonekt naatae kulo paipi inonok metaa keyau kulo paipi aitodouyu kuna koshen enkare, ore piindip ina siaai niturroo na nkulupok inonok to nkulupo ake duo kawaida, iyolo piindip ni make sure ajo etijing'a nkare aitobiraki, nipik ilkaad enkoshen ning'uaa naa amu keaku inakata indipa esiaai ino e unore oo ngoshen.